Mae en rech manumu ma rech mowuok enam sani. Rechni inya luoke makler tisare to kisesare tigolo iyego. Then imoye mondo otuo matin tok kose tuo matin inya nyume emo mondo ichiel koro maok obedo mowang'.Rechni inya kokogole owuok ebetno inyaluoke maler titede manumu kaka enno. To nitiere jok moko be mohero rechni komoyegi gi chieng' totuo tokagibiro tede bang'e to rech benitiere jok moko moheroni ibule gi iiro.

Okay idwa nyiewo loo, kapok inyiewo loo nyaka ibanj iifuamb kuma loo egweng' ifuamb kuma loo nitie egweng' moro. Tok kanyo ti imayo jaus loo tiwinjori kode ni idwaro looni. Then samiwinjorigi jauso looni nyaka involve jo jogweng', jaduong' gweng' kata chief mabiro miyi mabiro miyi yoo maber mondo iluu. Tok mano to udhi winjoru gi wuon loo ni looni odwaro pesa adi. To kusewinjoru kode ni odwa pesa adiwa en odhi nyisini looni ne adwaro pesa maen kama pesa makama kama .Tok kanyo tikawo ikawo pesa tiketone wuon uwinjoru kode epesa kusewinjoru kode epesa, to uwoyo gi jo tok samaa uwinjoruno to joland be nyaka uluong kanyo mondo giwinji mondo gi witness kaka uwinjoru elono then uketo sei kuseketo sei to epesa muwinjoru kode udhi yudoru. Okelo gik moko mag land okelo gik moko mag odhi miyi title deed mar loono tolokoni gigo enyingi bang' kanyo to loono koro bedo mari.

Kaka anyafulo ong'we yamo molal, anya go report esitesend obila machiegni koda towachoni ayudra e area mane too kaka nayudo kaka nabiro ang'e wach ong'we yamo molano to andiko report tawe detailsga ne ng'ama ne wuon ong'we yamono endo kaka onya yuda. Tok mano tawe nambana mar simu kaka onya yuda mondo wayudre mondo obi okaw ong'we yamone e uwongo.